Ashe oleng. ake ninye maiteru ajo ore internet entoki e maana sana te maisha oltunganak, aiteru te sukuul, tiang' te taon keon amu ore internet itum anoto ntokitin kumok te internet ore ninye te sukuul ninteru ake ntokitin te internet Kuna apps niata niya google ang'as. niyioolo entoki ningas aing'ourunye. too ntokitin. neeku kajo ore entumoto e internet keidim aibelekenya tiatua sukuul tiatua sukuul tiatua nkishu. sukuul te taon. neeku ketum iltunganak aayiolou intokitin kumok oleng ningoru ake te internet aapuo duo entoki naji dualgeble aaku duo keeta maarifa too ntokitin nagira aasa te dunia neeku meyieu duo ninche lemetii aayiolou duo ntokitin naagirae aasa. ore internet neeku ninye intokitin ajo kisidai oleng amu kisaidia iltunganak, ore ninye tenilo auluo. tenilo enkop nalakua ninye penyo nimiyiolo ewueji nitii. nilo ajing ake internet ningoru duo nitum ewueji nitumie. ngura siiyie ajo kisaidia internet oleng iltunganak.